Ore ena toki nadolta tena pisha naa keji tenkop ang' olapa, naa kebulu torkiushin nebulu tiabori isoitok nebulu tormuateni kake menya irmaasai ena toki irkulie oreren ake loonya naa keji keeta nguvu tosesen loltung'ani neji nitonyorr osesen loltung'ani kake mikinya naa iyiook kakidol ake iyiook ebulu nekigiroo.

ore ena siia naa intengen ake oltungani ajoki, ore ena toki nidolita tene wueji. naa ijo ake inoshi ake kwashen, nikitamoo sii yiook kitayioloito apa sii yiook atuun nkwashen anaa kulie oreren, naa ore nkwashen ekeyieri anaa edaa. ore entoki, enkwashe naa kesidan oleng to nkera. naa sidan taake sii ninye tooltunganak botorok. naa esiia sii ena naa ore iyata nkwashen naa itum impisai amu esiai sidai ena tosokoni, amu teniya osokoni naa keeta biashara sidai. ore ake sii ninye ana toki naa ijo nkwashen naa keun, tewuei netii enkare. naa kebulu ake. ore enkata enye, meya enkata naado eitu ebulu ketiu ake sii ninye anaa nkwashen. neeku oe pee intau nilo amir, niyieraki nkera. niyier ake. ijoki ake, iyier ake anaa oshiake eninko teniyier nkwashen oshiake niyiaraki nkera inonok tiaji.

Ore naai enkoitoi sidai olashumba naidim atareto iyiook kira olosho loomaasai neyau embonari atua yiook, naa enasiai oonkishu ekule ekuna kishu egiredi, amu aton naa ninye meyiolo ilmaasai ena siai oonkishu giredi, aton aa inapa kishu kumok kiata. Neeku naai tenikitum kuna kishu egiredi, ore kuna kishu egiredi naa tenitum inkishu are, naa akisaidia amu ore kuna ale enye nilo alo amir. Ore peeimir kuna ale enye, niponaa kunda kulie kishu natii boo kunda oshiake ang' olmaasai. Neeku ore kuna kishu egiredi, eponaa inkulie kishu etii boo neyaki iyiook iropiyiani nikisumie inkera aang', nikiramatie sii ilmareita lang' etii ake inewoji.

naa enilo naa tenakata embassy naji ene kuwait. matejo iyieu nijing' enteke alo ina kop, oolmarabu amu ilmarabu, naa oomanya ina kop. naa ilo naa itegemea ajo kaa ivisa iyieu. eetae visa naa ilo ake duo ai visit oltungani, neetae visa ee ebiashara, naji business visa neetae ene tourism iloito amanaa ake duo adol enkop eiking'a. enkop oolmaarabu enetiu. neeku naa ore pee ilo, nilo naduoo nijo ena, visa ayieu, matejo duoo ena, visa iyieu e business nikijokini, kaa biashara iloito aas, nilimu. naa tenaa duo iyata biashara, niloito alo aas, naa ekintobiraki ake nijing' enteke, nilo. nishukuney kenya.

ore ena toki, ele kuta orok, lotipikaki. ketipakaki enetrit atua niroshiu, neeku ore ake pee esha, nemelotu ake enkare nelotu nenap ena aji naanyori. neeku ekitaluanaki enkare, aaluan, enkare etaluanaki. tene peyie meya ake enaaji nanyorri.

ore ena naa oltimitimi, iloshi ake timitim likidol. ore ele timitimi, ore empisha e kwanza naa irmayai, ore eniare. niilep neeku irkutitik kurt oibor, ore eniuni neeku irkulie kuti kurt orook. ore eniong'uan neeku inoshi kuti kunjui kunini, naata irpapit. ore naa eniong'uan, neeku oltimitimi, loota inaipuko. loidim ashomo. loidim ailepa. ashomo shumata. neidim atesheta enkaji enye. ore pee etum nena aipuko nee kidim ailepa atijinga ewuei pookin yeyote neshet enkaji enye.

ore kuna ore ena pisha, naa natasati. ore kuna taasati, naa inaitautuo rpaek. ore pee eidip aitau tolchampa, neitoi. ore pee eitoi, nekes anaa tenakata idipaki aatekes, etaa tenakata kegirae aitolok nkolong'.aitoosh enkolong metoito. netumokini aawaita emashini nepuoi, aidong' aitaa enkurma. ore sii kuna tasati, neme inormaasae, kake kees ake sii ninche irmaasae ena siai, nees sii ninche intasati oormaasae. kidim ataas.

ene tipat oleng ena bae ena taa nagira aasa tena pisha. ore ele ene wueji naa olchampa loiremito oltarakita, nepik edaa. ore pee ebulu ena daa nikikes, nikiiya osokoni nikipuo amir, naa ina paa enetipat.

ore ena kitunkuu nemelele enkitobirata enye kake kitobiri ake. amu eoshi irkeek, nishori enkare naitosha. neyieu ake sii enkolong kake mme engolong sapuk. neeku isoh enkare aitobiraki, incho enkare aitobiraki. ore pee ebulu, nikesu nilo alo alo amir.

Adolita kapishi, nadolita kitunkuu noshi kitunkuuni nanyori naado, nadolita sukuma, nadolita irnyanya, nadolita nkwashen orkokoyo, nadolita sukuma.

ore kuna ore kuna tokitin natii ene wueji. amu enoshi kitunkuu naibor ena onoshi ake naado nikitamoo kigira aitumia, kake ore kuna tokitin naa kitumiae ake esiai nabo ake ees amu inakaraagishoreki ake pookin.

ore entoki nayieu ebenki tenilo ayau esile, naa kengas aing'or aajo, amaa ena sile igira aya kainyioo ilalkie, kainyioo iyata naidim aitasheki ena sile, kolchamapa, kenkaji, enaa iyeta ewueji nikigerieki. amu teniata ewuei nikigerieki, neeku naa tele mushaara lino edung'uni ena sile enye, naa tenaa ena aji, naa ena aji naitashe oo dipa talaa, esile, ninchoyoo nkardasini enaji, naa tenaa olchampa ninchooyo sii ninye tembenki metaa ninye edol aajo ore ele tungani loota esile, noona nkardasini enyenak olchampa, noona nkardasini enyenak enkaji. ore ele tungani oita ena sile, ewuei neje naa easisho metaa, tene wueji kimooki, emooki mpisai ang' aimu, ele mushaara lenye.

Manyorr nanu ena bae amu ore ena bae naa enooloshi tunganak lemeeta ilchambai loiremishore. Nikiata iyiook ilchambai. Ore ene kiti woji kinyi enewoji nebulu ena daa esidai. Naa tenemut naai aaolchamba sapuk naa anaata ebulu endaa esidai kake ore enaa amu kinyi ene woji mebulu ena daa aitobiraki neeku ina paamanyor ene pii.

Ore enasiai, nataasa oleng ara kiti amu kala apa shoo. Ore tanakata ntare nijo kuna, nikiata pookin tonkang'itie. Inkishu ang nikiramatita, naa ninche si tanakata, ebenki sapuk nikiata amu tenewei kigira, akigira ainyang'u enaa nebiashara. Nikinyang'u, ore pebik ilapaitin okuni, nikimir. Ore enasiai, ataasa apa ara kiti, neton ake si tanakata aasita amu orkuak lormasai neele. Enesiai, nena maisha ormaasai.

Ore nkukui arashu ilukunguni naa inetipat oleng' iata oltung'ani tiatua enkang' ino amu teneponu ilomon niyiang'aki ore pee eisho aiu ormayai nimirr lelo mayaai arashu iyiaraki nkera naa kesidan oleng' ormayai tooseseni loonkera kunyinyik.

Ore kulo naa irmayai, irmayai boi are irmayai le kienyeji kulo oiborr ore kulo lemiborr kulo lijo kebarlan penyo kulo barlan peno naa iloshiake le broiler, ore kuulo kienyeji naa ninche anyorr amu ninche oota nguvu aalang'u kulo kulie.

Ore ena pisha nidolta tenewuei naa enkurue nemeeta entoki naitiship enkuruwe amu ore enkuruwe neme orkuak lormaasai mikiata iyiook irmaasai nkuruweni.

ore kuna naa inoshiake kitejon e kawaida ore enkitejo, tenkop nikitii, natii nanu, tenkop oormaasae, meeta irmaasae nkitejon too nkang'itie. ore nkitejon naatae, naa inoshi ake ye ong'ata naar ilayiok aaraki ildein.

ore ena naa emotonyi napetarita ilmosor. ore ena motonyi tenedanyu kulo mosor, netum nkera enyenak neeku motonyi kumok tolchani.

ore kuna naa nkutiti kiitin kunyinyik. elukunku naatadanyuaki toolmosor

Ore enkurma edukuya, ore kuna kurman pookin, ore kuna kurman pokira uni naa inaishori ilukunguni ore enkurma edukuya naa enaishori ilukunguni naa irmayai ake ninche eiu naa kishori peyie etumoki atoyiu irmayai kumok ore enkurma e are nishori nkiitin enkuku kuna kuna kunyinyik pee etumoki aatubulu aasioki, ore enkurma e uni nishori kuna kulie kukui oshi naa ore ninche esiai enye naa pee eeku sapukin pee etumokini aateyieng' pee etumi nkirri sapukin.

Ore esidano e M-pesa naa irriwaki oltung'ani iropiyiani olakua ashu kirriwaki ninye oltung'ani olakua iropiyiani, neeku mijo ake ninye maidim aisaidia elde tung'ani amu elakua naata iropiyiani tiatua aji ailo ake olduka le M-pesa nikipikakini iropiyiani nirriwaa, iindim sii ataa ore ele aini lino le M-pesa nintumia enaa account ino enaa enoshi ake ebenki nipik iropiyiani netoni iropiyiani niasie biashara.

Ore ena pisha naa enkurma enoshi naishori nkishu inoshi ekule nemesapuk oleng' tenkop ang' amu ore iyiook nkishu nikiata naa inoshi ake ang' ormaasai eton mikiata nkishu e gredi aa ninche nena ekule.